Wa mbere, ũkorwo wĩtĩkĩtie ũgĩkũyũ, wa kerĩ, ũkorwo wĩna mathaga, mathaga, wa gatatũ, wethe rũa, o na wethe bidi cia kũina, ũkorwo mũgĩkũyũ